Pichani nyiso dichuo moro manyalo bedo ni en e tich mar yore wuoth motenore kod ka kowo mwandu oko ne jo ohala kochung' machiegni e but lori moro magitiyogo eyor ting'o musigogi. Oruakre maler koruako uniform machalo mek tich ka ei lori kanyo to nenre kanitie sanduku mang'eny mag katon mag ting'o musigo kendo bende nitie ndiko moro moket e sanduku go mag katon go mondik ni Umoja manyiso ni gin gik matudre gi nying no kata gin gik matudre gi chenro mar nying no. Ma nyiso ni gin e biashara kata ohala mar tero mwandu kata sombo mwandu ka gitero ne jo ohala gigolo kata maybe e factory ka gitero oko mondo odhi ous oko ne jo ohala.